Kelchin nekinyoru ngemiin piasinik ak nyanyek ko amune ko piasinik kobendi ingweny tigitikwach kosiir chebo nyanyek, noton kopoishen tuguk chebo kamanut eng ng'ung'unyek piasinik kosiir nyanyek, so petut nekakiput piasinik komuche kesipta likimi nyanyek akipekemin kiit age eng likimi piasinik, noton kokarip ng'ung'unyek eng kasarta nemi imbaar ak kiit age ko piasinik koichiin ng'weny ko nyanyek koichiin barak. ko noton ko ngepalu piasinik kotoreti eng kangolngoletab ng'ung'unyek, ko nyanyek ko chechiik koichiin barak so kimuche keput kityo.

Terchinet ne kitindoi temisiet nekipo keny ak nebo nguni, kou temisiet nekibo keny kokikiposihen eut en temisiet, kepoishen kora mogombaik, panget ak muswakit eng katililetab imbaaret ak satiet ak koletab imbaaret kokikipaishen mogombaik. Eng katoltoletab imbaaret kokikipaishen kiptangasinikab tuga, soroekab neko, chapuuk chebo chesilenik ak eng kapisetab imbaaret kokikitienkei ropta. Ko eng temisiet nebo nguni ketienkee mashinisiek ak kepoishen aina chechang chebo mashinisiek eng kangoletab imbareet, katililetab imbaaret ak kaistoetab satiet eng imbaar kepoishen kora muswoknatet nebo nguni ak kerichek keisto satiet. Ko eng kapisetab imbaar kimuuchi kepoishen paipushek kepiten imbaar ak pampishek kepoishen kora ak alak chechang.